kalure gi pichani, mae chiemoni anya loso eyore mopogore opogoree. Mokuongo, akao akao tong' kata tong' ariyo kata tong' adek, kata tong' ang'wen, kasetogi esan marudo maber takao mogo moko mok ngano matin aketo kanyo kaseketo kanyo matin tarudo kaserudo magiriwore maber takao moo matin takete epan takao panno takete kendo kasekete kendo taoole kamoo osechiek aolo tongani eii mooni. Kosechiek maber, takao olemo kaka machungwa cabbage. kasekaogi tang'ade matindo tindo maber tariweiye kamano ekaka anyalo keto chiemoni obed mamit. Bang'e tatoke esan , kasetoke esan koro nyalo chame.

Kaluore gi pichani gima biro epacha kaneno pichani en pur mar jamni. Pur mar jamni osebedo go ong'ala manyime kendo osebedo gi nengo e aluorawa. Kendo jopur osekonyore kapidho jamni. Mokuongo jamni nigi konyruok mopogore opogore. Mokuongo, japur kopidho dher chak to dhiang' bro dheno biro miye chak kendo chakgno kouso tobiro yudo pesa. Kendo mar ariyo jamni nigi mbolea. Chiethgi kelo mbolea kendo japur koseloso mbolechgi to nya tere epuodho mondo odhi okete oduma. To mboleago keto oduma chiek maber. Moko moko kendo ni japur kanigi dhiang' e aluora to aluorano bedo mokue kendo mangi nyadhi ahinya. Mano ema omiyo dhiang' nigi nengo e aluorawa ahinya.